Haha he na mwanake wĩ wabici, araria na thimũ, na no arahũthĩra laptop. ĩroneka araruta wĩra wa wabici na ĩroneka nĩ mũkenu.